Ee ore entoki naidim atiaki oltungani ogira alo roruat wenkibelekenyata na ajoki nanu ore ina na aisidai amu sidai ake enitoki oltungani aibelekenya sininye nitoki aitaa roruat enyenak kulie, ajoki ilo tungani inoto eroruata sidai na akeitoki ninye alo dukuya oshiake neaku ore entoki naidim atoliki nanu na kajoki tonyua amu mepokingae oidim ainoto inadamunoto kake etonyou ninye adamu ore si enkae kaliki ajoki pemeingor siadi kake pelo dukuya aas ina amu ninue naisha na ninye naret ninye tenkishui enye na ninye nayau enkibelekenyata atua maisha ilo tungani neaku sidai ake eneyiolou ajo eroruata ina emaana nayawa ninye na kelo ina aret ninye nelo aibelekeny maisha enye, kajokimapedukuya na kelo enkai aret.

Ore inkaitubulu nauni, ee too nkajijik naa ekeitanyamal biashara, tenkaraki ore entoki edukuya naa meitoki oltungani aun inkaitubulu naaba anaa inaayiru duo neuni tenemeeta inaduoo ajijik naaunishoreki. neeku engas aitaas kuik inkaitubulu naidim oltungani atuuno neeku ore peeku kutik ,neeku sii ninye faida kitu. nitanyamal Ina toki biashara amu mitoki oladuoo tungani atum mpisai naayieu duoo netum. ore sii enkae ee toki nitanyamal eunoto oo nkaitubulu too nkajijik na metum Nena aitubulu enkolong' sidai, peyie ebulu netumoki aatoiu edaa naifaa neiu. neeku teniun tiatua nkajijik naa neeku kutik edaa nayiuni alang' enaduoo niun teboo. nedku sidai ake tenaa ore nkaitubulu nauni too nkajijik. naaa Nena ake naaure enkolong' sapuk. ore nkulie pookin neuni teboo peyie etumoki oltungani ataasishore olchampa lenye anaa enaishaa.

Ore scrappers naa ekisaidia oleng, amu ikilepunye enkishui oltunganak iloshi ooisuj inkajijik naijo nchooyi. ore scrappers neret iltunganak metaa mitoki oladuoo tungani aibung' olchafu loochooi, ee too nkaik enyenak maate. kake ore ilo tungani naa kelo aasishore Nena tokitin naji scrappers ee ore peyie neesishore, nemelelek pee itoki oladuoo tungani atum imoyiaritin naalelek etum tenkaraki tenkisujata oo nchooi. neeku sidai Oleng tenitengeni iltunganak oos Ina siai enkitukushore oo nchooi peyie etumoki ninche aatayiolito ajo ekeret Nena tokitin naji scrappers netumoki sii ataasishore tenkoitoi naishaa pee etumoki Ina toki aibooi imoyiaritin naa isaidia sii amu ituku inchooi katukul. nituku te sidano. nimitoki oladuoo tungani ninye aibung' olchafu too nkaik i enyenak. neeku eretisho oleng menare neitengenishoi, peyie etumoki iltunganak ataasishore Nena tokitin.

Ore enkibelekenyata aa ebiashara naa kidim aingiala enkiremore e kawaida, too nkoitoi napaasha. ore enkoitoi edukuya naaidim aingialie naa ekengas aing'iel sokoni oo naduoo aitubulu nauni. amu teneibelekenya biashara. ore tenkitanyaanyukoto. naa elelek eeta oltungani biashara oorpaek neeku keeta naa sii ninye olchampa oshi, ounie lelo paek. kale ore pee eibelekenya biashara aaku enoo mpoosho te nkitanyaanyukoto ee nemeitoki oladuoo tungani atum ewueji nemirie enaduoo paek lenyenak. neeku teneibelekenya biashara, nemeitoki inkaitubulu olchampa aashu enkiremore aatum sokoni tenkaraki ibelekenye naa biashara. nitadoyio enaduoo toki bei enema tokitin. neeku mitoki faida asapuku. anaa oshiake amu ibelekenye naa sokoni. niteru faida adoyio ,nemeitoki oltungani ashipakino, inoshi pisai kumok naatumito. neeku ekeidim aingiala pii Ina.

Ore oshi peyie epik iltunganak iweuji nepiki iropiyiani too garin naa epik peyie ore ene dukuya ee nengas aaku eketaaniki Kuna ropiyiani lenyenak. eksingorita amu etaana ewueji netii. ore enkae naa tenelotu naaji aa entoki naijo emergency matejo nedoyio ninye oltungani te gari, ning'uaa inaduoo pisai ashu inaduoo ropiyiani tegari etii ninche ewueji neserian. ore sii entoki naishoru ena yiolounoto, naa engeno teneotengeni iltunganak, ifaa nelikini iltunganak faida nayau ene wueji nepiki iropiyiani too garin. ore peyie itengeni neyiolou kulo tunganak ajo faida ena toki niteru sii ninche aapik ngarin enye peyie etumoki ataasishore peetoni iropiyiani te wueji neserian. nemeitoki oltungani anapinap mpisai lenyenak ,neeku ore mpisai ebiashara netoni naaji matejo te gari. neeku sidai Oleng tenitengeni iltunganak inankae pee eyiolou ninche.

Ore oltung'ani oibung' iropiyiani tewoji neboreki, naa nifaa neeta euriata. Amu ore enedukuya, eetae irmukurani owuapaa ropiyiani ninche. Neeku elelek ejo oltung'ani aitayu naduo ropiyiani aibung', newuapaa oltung'ani. Ore enkae, naa ebaiki nedol irmukurani ajo eeta ele tung'ani ropiyiani. Niteru asuj aing'or eneim, neirukurukore, ore adake pelo oltung'ani ewueji nemekure etiiki, ashu naidimi ataasie enkarruosho, nepoi aibung' ilo tung'ani negori neoruni nena ropiyiani. Neeku ifaa pimitayu oltung'ani ropiyiani tewueji neboreki. Peyie meduaya ake irkulikae niteru aipanga enaiko peyie eoru naduo ropiyiani, piteruni apuo agor ninye tewueji nemetiiki. Neeku menare pi, nenare si niteng'eni iltung'anak pa ore mpisai kumok, naa tewueji nemetiiki ake idim oltung'ani aitayu. Nemenap si ataninye cash nepik ake esimu, amu nakata

Ore olkuniyia loo nkuk tenakop ang nemiri iropiyiani enchata o mia mbili.ee ore entoki nayau metaa ena bei olkuniyia loo nkuk te nkop ang neyau imbaa naapasha. ore entoki edukuya naa elakua. neeku ore epuoi aayau inaduoo kuk teina kop pee eyauni osokoni, naa gharama. neku ore pee etumoki oltungani olotu ainyiangu anoto faida, naa mpaka peyie epik Nena ropiyiani pee etumoki atudungu ineilata. ore pee nelotu sii ninye amir tosokoni ee netum enkiti faida. ore enkae bae naa eyau entoki naijo enkumoi oo nkuk. ore amu eketumoyi nkuk tenakop ang amu, eetae irkeek kumok. neeku ore pee etumoku Nena kuk nedoyio bei, neeku ore tenkaraki Ina kumoyi elelo keeku onena kuk naadungitoi kumok. neitadoyio Ina toki bei oonkuk metaa taata eikiti. neeku enchata ombili emiri naa eikiti Ina bei, enare ningurari pee ilepunyeki.

Ore erishata apa nanoto enakiteng'ena ngejuk, nainguaa ilang'eni nanoto apa nanu tentumo apa oolbarnot nikipata, te kanisa neetuo ilang'eni neitengenisho imbaa napaasha. nanoto apa nanu engeno naingua enetii lelo angeni. tenkaraki itengena iyiook intokitin ngejuko nimikiyiolo, netoni etii tedukuya iyiook kira irbarnot neitengenisho apa oleng. ore apa peyie ayieu nanu Ina ng'eno naa ekaaret Ina mayiolo intokitin kumok neton atii te dukuya. natumoki atayiolo intokitin nemeifaa nature ara orbanoti. naalik sii eninkunaa oltungani maisha ino pee ipik ireteni sidai. naitengena sii ayieu apa nanu tenkaraki, ekaitengen intokitin kumok neton etii dukuya ,neton eimaa ilbarnot. neeku ene retoto apa oleng Ina ng'eno, aa aidim nanu atejo aatareto apa naa sidan ilang'eni amu keliki iltunganak intokitin natii dukuya.

Ee ore entoki ashu enkoitoi naibelekenyie olchampa, metaa mintumia empuliya naa eetae inkoitoi kumok nidim aibelekenyie. ore enkoitoi edukuya nidim aibelekenyie olchampa metaa measishore, empuliya naa aipik like Shani leme, empuliya. eetae irkeek oitobiri, toosipitalini laa ninche oitobir enkulupuoni. naa ore ake pee ipik lelo keeku atua enaduoo puliya nemeitoki aata oladuoo shampa. nemeitoki, ilo shampa aitobiraki amu itipika ilo shani. nemeekure aa eyieu tenkaraki, idipa Ina kulupuoni atisidana ee, neeku ore peeku etisdana, nemeeta haja mintoki apikie enaduoo puliya. neeku ore empikata orkeek oitobiri aa oonyor enkulupuoni naa ninche ake nikidim aataret. metaa mintoki ayieu enaduoo puliya. neeku kaidim nanu atejo Ina ake metaa mintoki ayieu nipik olchampa lino empuliya.

Ee tenaiger iltunganak oosisho tolchampa lai naa aidim atalaa aa ropiyiani sidan, kake ore ropiyiani naidim atalaa lelo tunganak naa kitegemea we siai naishop oltungani. amu ore oltungani opik inkaitubulu olchampa. oltungani oirem olchampa, oltungani okuroki inkaitubulu , oltungani orip olchampa, nepaasha Nena siatin. nemere nerisio nena ropiyiani amu merisio esiai naasita. naidim atejo ore oltungani oirem olchampa naa kaisho iropiyiani itegemea weneba ewueji niremo. tenirem eyeka nabo, naa aidim aishoo Iko tungani mpaka nkeek imiet. ore oltungani okuroki naa elelek aidim aishoo nkeek are, ore oltungani laa olchampa ninye eripito naaidim aishoo inkeek imiet tolapa. neeku epaasha iropiyiani naidim atalaa kake elaki oltungani esajata sidai ooropiyiani naitosha sii ninye kulingana we siai.

Ore nkera naisumita olturur loji oleKengen naa enare niput nkardasini ee kake menare nishori naduo ropiyiani amu ore pincho enkerai iropiyiani , nelelek melo apik account esukuul , naa ore peeku itu epik account esukuul neimin inaduo ropiyiani , elelek elo ninye aitaas inaduo ropiyiani kulie baa , nepuo inaduo ropiyiani metaa itu ejing enaduo sukuul neeku melaa enaduo kerai aa fees esukuul , naa ore peeku melaa ee neeku enauo kerai enaitanyamal school fees. Kake ore pigerokini enkardasi ake metaa ninye eya sukuul nemetumoki ainosa inaduo pisai kake ekeya enaduo ardasi sukuul nepuoi apik sukuul , nejing enaduo school fees ewueji naishiaa, neeku sidai ake pi tenaa nejia ikunakini amu meyioloi inkera naitabaya onemeitabaya, kake ore peaku inkardasini naa kitabaya pookin naa keeaku inakata aa aisidai amu epuo ropiyiani eneishiaa duo nepuo neeku sidai ina.

ee ore enkata naaata entoki emaana nayieu iropiyiani kumok, na kaidim atushuma iropiyiania shu imoisai, peyie atumoki ainyiang'u enaduoo toki. naata nkoitoi naaji naidim atushumie kunaropiyiani, ore nekoitoi edukya naa aidim, ee aaku ore poee etnasot nena um iropiyiani naisudo esajata naje apik account naakikisha ajo meigusae nena, nasot nena ropiyiani ore kenya peeku, eiputa aashu etaa kebaiki nena ropiyiani entoki apa nayieu, nalo aitayu nalo ainyiang'u kaidim sii ajo ore pee atum esajata oo ropiyiani napik enkiti biashara ashu kaidim ainyiang'u orkiti kuo olo aponaa nena ropiyiani, paa ore pee adol ajo, etaa tenamir ninyiang'u enapa toki, nalotu amir nainyiangu, ore enchumata ooropiyiani pee itumoki ainyiangu entoki niyieu naa ene maana amu ekidimie, nemintoki oltungani ayekenya, neeku esidai ake ina naa sidai enchumata oo ropiyiani etnepiki eweuji nisha pee etumoki iltunganak aatayioloito.

Ore gharama olchampa naa ekeidim aibelekenyayu katukul. ore enkoitoi edukuya naibelekenyare, naa. ekeidim entoki naijo empuliya, aibelekenyayu. ore pee eibelekenya empuliya. nedoyio gharama olchampa. ore enkae, naa edoyio. tenedoyio bei oo nkaitubulu ashu empuka naa edoyio gharama olchampa.ee ore sii teneeku eetae erishata enchan metaa meinyianguni enkare, nedoyio gharama, olchampa. neeku eidim gharama olchampa atadoi too nkoitoi napaasha. kuansa, ore toolapaitin Ile naa muda Ina, ashu erishata Ina naitosha pii peyie eibelekenya, enaduoo gharama katukul. neeku entoki Ina naa kidimayu, naa keesa amu erishata naa Ina sapuk naa eidim sii pii ayau enkibelekenyata atua ilchampai looltunganak.

Ee ore enchula ashu olturur loo lairemok naa aata pii, amu kiata oshi iyiool olturur loo lairemok laa kirem ake pookingae olchampa lenye ore peyie ebau enkata niinkesisho, nikiyau edaa ang pookin enebo. nelimu Kila oltungani enaba edaa naitayio olchampa lenye, nikinguraki sokoni kumok amu inakata, epuo bei sidai. naa inakata etumoki ilainyangak ainyiangu te bei sidai. neeku ore iltururi loo lairemok naa Ile maana amu keret ninche menotito ewueji sidai, aa nemirie daikin enye. netumoki sii aatangar Nena garamani. naa ore pee egari garama nilep enaduoo faida enye asapuku. neeku enare nelikini ilaremok peyie iungana aitayu iltururi amu keret Ina ninche naa kereu dukuya naa kepuo sii aayiolou aa Nena siatin ajo ine maana.

Ore enkiremore naa ekeretu ashu ikilepunye nkampunini too nkoitoi napaasha, ore enkoitoi edukuya naa ekeisho edaa ashu ekeisho sokoni sidai. ore enkiremore peyie neeku itayioki enaduoo daa tolchampa naa eketum tini entoki napuo ainyiangu te sokoni, ore peepuo ainyiangu nepuonu ninche aamiraki, sasa iltunganak oopuo aanya enaduoo daa. ilepunye enkiremore nkampunini tenkaraki ekeinyiangu ninye ilkeek oiremishoreki ashu imashini idaiki naa ore pee inyiang'u netum inaduoo ampunini faida ore tenkitanyaanyukoto ebaiki, ninyiang'u ilaremok irkeek iloshi oopiki nkaitubulu pee meye. ore peeiko tenkumoi ore enaduoo ampuni namir lelo keeku netum ninye faida nitoki ailepu. neeku ore enkiremore kisaidia pii naa kereu sii nkampunini dukuya, nilepunye naa etum Nena ampunini atubulu anaake tenkaraki naa enaduoo .

Ee ore enkibungai oolaramatak naa ene maana. naa kaibungare naaji nanu kulie aramatak peyie kiretuno. naa miidim aataretunoto too nkoitoi napaasha kira ilaramatak. ore enkoitoi edukuya naa ekeidim aatipik inkishu ang enebo, ashu masaa ang enebo, tenkata naatae olameyu. nikireu pookin, nikingar garama. paa ekipuo ainguraki ewueji nemesapuk tolameyu. kiidim sii aataretunoto nikibunga, nikitur ilturot oojing inkariak kira ilaramatak, paa ore te rishata nemeetae enchan netumoki nkishu ang aanotito enkare naok. metumoki Ina aawa iyiook dukuya kira ilaramatak. ene maana oleng enkibungai amu tenikibunga kira ilaramatak naa kias intokitin kumok kake tenikioro nemeeta oltungani oidim ataasa entoki openly. neeke enare nitengeni iltunganak peyie epuo aayiolou aajo enare nibunga ilaramatak peetumokini aatasisho tenebo netumokini aashom dukuya eesita ntokitin emaana.

koree peeyie iroshi iropiyiani ooo sururuni tengaraki ahh koree oshii inchilingini' naa olchuma niakuu koree peyiee arashio pipik eneboo niroshiu amu olchuma naa ninche niakuu tenibunga nikumoku nidim airoshiuto tengaraki koree oshii entoki naitobirieki ninche naa. ilchumai oopaashaa neidim inatoki ayauu meetaa kiroshi ninche alaang kuda ropiyiani ooonkardasini nemee sidai enapata ooo sururuni tengaraki keidim aimina. niroshii sii niaku kenare naaa koree eaata oltungani esurruni nepik esimu amuu nakata ake emimini naa inakata esirian niaku kiroshi oshii tengaraki ilchumai ohh itobirieki ninche niaku ina oshii peeyie iroshi sururuni.

Ore mashinini e atm neeta maanan ashuvetaa mbaa kumok sidan ore en dukuya ekindim atushumaki ropiyani tenikishumaki ropiyani na indim ake aitu nona ropiyani tewueji pookin natii agent ore pilo inabenki nitabolie, ore inamashini na kesieki sii aas esiai tenilo aitau mpisai inonok ejingu inakata ake ashuindik aitau inarishata wke tenkaraki meeta eyiata neaku kesidai oleng emashini e atm nenare pitemgeni ltunganak oleng petumoki ataasishore na keret ina ninche na dukuya sidaia akeyie amu intau ake ropiyanu naba ana niyou nintau e nintau tewoi pooli niyieu natii na egent na sidia ina pii ata inamashini e ATM na technology sidai nayawuaki.

Ore aa ncheriani naatipik sirkali, naalang irpolosien tenkaraki enkiremore, naa ore ene dukuya naa mpaka peyie eeta oltungani enkardasi, naitodolu ajo ekeeta orusa, peyie eipangie edaa enye, ashu, entoki naikesua, aipangie tolosho le kenya. ore enkae Sheria natipika sirkali naa mpaka peyie eipima olturur oji ole kebs edaa ino ayakikisha ajo ekeserian. neeta sii entoki naji quality ,sidai. peyie Milo ake. nilo aingialaki iltunganak lelikae Osho enkishui enye. neeku mpaka peeta oltungani orusa, nejuruni edaa enye katukul. peyie eyiolouni naa tenaa kiruusuni meipangie edaa tolosho. nenare sii nelak ilp tungani naa entoki naji task ashu, ushuru. peyie etumokini airuusu meipangie ena duoo daa. neeku eeta sirkali ibarakinot natipika pee etumoki aitayio iltungani oipangie edaa olemeipangie tolosho.

Ore dupoto naata ilaramatak tenemir intokitin enye, edaa enye ashu nkishu enye aiuloki ilkastomani. alang teneya aitalang ilpolosien. neeta Ina dupoto too nkoitoi napaasha. ore enkoitoi edukuya naa, ekeeku kitu garama. mitoki oltungani alak mpisai ashu iropiyiani kumok, anaa tax ashu, anaa permit peyiee itumoki aipangie edaa aawa irpolosien. nimitoki sii asapuku iropiyiani. nilak nintabaya edaa ino sokoni .naa ore peeku kiti inagarama nilep faida olaramatani. neeki enare oleng nitengeni ajoki, ore pee iuloki edaa ilkastomani naa Ina naret alang' tenemir aitalang irpolosien. amu ore peelo aitalang ilpolosien .naakumok intokitin naalak neeku gharama sapuk nimitoki atum enaduoo faida pookin nayieu. neeku Ina naaji esidai amu tenesapuku faida Naina kata eshipa ninye olaramatani.

koree irburukani le nkiremoree naa oltungani otiii katikati oltungani oiremishoo ooorkastomai koree oltungani oiremishoo ahh olaramatani ookastumai naa ninye ejii orburokai koreee dupoto enye. naa ninye oliki ele aramatani enebaa mpisai naifaa pee mirikanyie orkastomai. nkaitubulu arashoo endaa koree peyie eliki neyiolou ninye olaramatani ajoo keyiaa osokoni niaku koree dupoto enyee naa eliki arasho kepiik indamunot olaramatani eneyiaa sokoni peeyie meloo awuoshh osabu lemeata mpisai neaku eetaa dupoto oleng amu ketuum ninye enekiti tooki kake kiliki siiid uo olaramatani ajoki ijii eyiaa sokoni naajii maatas neret ina olaramatani katukul niaku metoronok sii teniiatai olburokai kakee mifaaa siii penya entoki sapuk peeyie etum naa olaramatani anotoo enafaida nayioou naa ninye